Chutok chu ko kitunguik cho mugulen, kitunguik cho mugulen ii, nguminin chito eng imbaret kobo kamanut mising amun ii, chome biik che chang mising koboisien kitunguik choto. Tun ndealde kitunguik choton ndebalu, inyorchini gei chepkondok che chang.

Chutok chu kiguren beet roots che kigimin en mbaret ago kagetut. Beet roots kob komonut mising amun biik chechang chon ngering korotik kotam kelenchin koam beet roots sigobit kotes korotik en borto. Kora ngikol beet root koimuch ialde inyorjige chepkondok.